Ingĩmahinyĩrĩria matuĩke magũcangĩra mĩario-inĩ, nĩgetha matua matuĩka ma gũtuwo, rĩkorwo nĩ itua rĩmwe rĩrĩa rĩtuĩtwo nĩ kira mũndũ, na kira mũndũ nĩ araigua akenete nĩ matua marĩa matũĩka ma gũtuwo.

Njĩra ĩmwe ya kwaranĩria na andũ nĩ gũkorwo, nĩ ũkorwo ũgĩtua kila mũndũ tarĩ mũrata waku, tondũ rĩrĩa ũratua kila mũndũ ta mũrata waku ona ũngĩkorwo ndũmũĩ, nĩ ĩtuĩkaga ya gũtũma ũ kĩrĩa ũthũ wao, ũrata wanyu ũtuĩke wa guthiĩ na mbere na njĩra ya mwanya.

Ũcangagĩra gwa gĩkĩro kĩnene tondũ rĩrĩa wĩna arata aku, ngano iria mũtuĩkaga a kwaria mwaragia ng'ano o kila mũndũ aratuĩka wa gũcimenya, na nĩ ũhotaga gũcangĩra wega, na wĩna, tondũ nĩ arata aku na nĩ mũyaine mwĩna gĩkeno mũno.

Wa mbere nĩ ũici, ũrĩa ũtuĩkaga wa kũhanĩka gatagatĩ ka andũ, karĩa gacangagĩra ngũĩ mũno. Kau kangĩ nĩ kwagĩrwo gĩtĩo. Rĩrĩa mũndũ atuĩka wa kũagĩrwo gĩtĩi gatagatĩ ka andũ, nĩ aiguaga ethutha na atahetwo gĩtĩo wega, na akaigua arakarĩte mũno.

Ngucanio ndĩcininaga na kũringana na gũthikĩrĩria andũ mĩena yerĩ, na ũgatua na ũgatuĩka wa gũtua matua kũringana rĩu, na wathikĩrĩria mĩena yerĩ, nĩgetha ũmenye nĩ mwena ũrĩkũ, na ũgatuĩka wa gũtua matua mega.

Wa mbere gĩthomo, nĩkĩninaga ngũĩ, harĩa andũ aingĩ a kuma ndũire ngũrani matuĩkaga a gũcamania thukuru kũrĩa matuĩkaga a gũthomithio, ũrũmwe, na matuĩkaga a gũkũra mendanĩte na maiguaine.

Wa mbere, nenda cia ũkinyanĩria wa mohoro, nĩ nyingĩ iria matuĩkaga a kũhũthĩra, ĩmwe nĩ ta mũtambo wa, wa thimũ, kũrĩa matuĩkaga wa kwarĩria kũria, kĩrĩa thimũ-inĩ na ũrĩa ũngĩ matuĩkaga wa kũhũthĩra mũno gũkinyĩrio, gũkinyĩrio mohoro nĩ gũthikĩrĩria redio kana, kana TV.

Wĩkagwo na ũtaratara ũmwe mwega mũno, no harĩa ũtuĩkaga wa gwĩkĩrwo handũ hamwe harĩa hatheru, kũrĩa gũĩtagwo Mũkũrwe Wa Nyagathanga, harĩa andũ matuĩkaga a gũcemania na agũkenera ũndũire wao marĩ hamwe makenanĩire.

Mawĩra nĩ maingĩ maria mũndũ akenagĩrira ta, ta gũtuĩra, kũrĩa ũthiaga ũgatuĩra ng'ombe, kana ũgathiĩ kũrĩithia kũrĩa mũthiaga mũgatwara ng'ombe o handũ haraya gũthiĩ gũcirĩithia, kũhũra nguo kũrĩa mũthiaga kũhũrĩra rũĩ-inĩ. Maũndũ macio nĩ matuĩkaga wa kũrehe, kũrehe ũrata hamwe.

Kaingĩ nĩ rĩrĩa ndĩrathiĩ kwĩrorera mũbira, kũrĩa mũndũ athiaga kwĩrorera timu yaku, harĩa ũthiaga ũkenete, harĩa mũthiaga mũtembeete na arata aku, muthĩĩ mũgĩkenagĩrĩra na gũteng'erania harĩa mũndũ aiguaga acanjamũkĩte na ũkamba kũigua ta wacoka ũnyinyi-inĩ waku.

Ngari cia taxi kaingĩ citikoragwo ciĩ nyingĩ gĩikaro-inĩ gĩakwa, nĩkĩo kaingĩ mũndũ atuĩkaga wa kũhũthĩra ngari cia mũingĩ, tondũ ona ngari cia mũingĩ nĩcituĩkaga, nĩũthiaga mũrĩ aingĩ na mũgatuĩka a gũkenanĩra hamwe, na nĩ cikoragwo ciĩ cia bei ĩ thĩ gũkĩra cia taxi tondũ cia taxi nĩcikoragwo ciĩ cia mbeca nyingĩ harĩa ũkũigũa rĩmwe ta mbeca icio ũtangĩhota gũkinyanĩria gĩkĩro kĩu.

Kaingĩ tũthiaga na magũrũ, kana ũkahũthĩra baithikiri, kana nduthi, kana ngari cia mũingĩ, harĩa mũndũ athiaga nacio kũringana na kĩrĩa gĩatuĩka gĩa kuoneka, gwa kahinda kau.

Kaingĩ hũthagĩra nduthi tondũ nduthi nĩcikoragwo ciĩ cia kuoneka na ihenya, na ningĩ ngari cia mũingĩ rĩmwe nĩ cikaraga mũno cingĩgeka atĩ nĩũndũ wa gũthiĩ cikĩrũgarũgamaga o handu hothe nĩ getha cihũrie, no nduthi ĩtuĩkaga ya gũthiĩ, yagũkua ĩgũtwaraga kuma o harĩa wamĩoera nginya harĩa ũgũthiaga.

Nĩ ciana cia kĩ-maathai, harĩa ciratuĩka wa kũrutwo gĩthomo gĩa ũndũire wao, na njĩra ya kũonio na ya kwĩrorera na gũtuĩka wa gũtarĩrio ũrĩa megũtuĩka wa gwĩka kaũndũ kau, marĩ hamwe.

Kũhũthĩra ngari cia kĩmũingĩ, no ũnyihie ũhatĩkano barabara-inĩ nene, nĩũndũ o mũndũ, atuĩka wa kũgũra ngari ciake, nĩ hagũkorwo na mũhatĩkano mũingĩ mũno kũrĩa barabara-inĩ nene, no ũthiĩte na ngari ya kĩmũingĩ mũgũkuo nĩ mũgũkuo mũrĩ aingĩ na ngari ĩmwe, koguo no nĩkũnyihia mũhatĩkano barabara-inĩ.

Nenda ta tibii, nenda ta thimũ, nyingĩ nĩ cirahũthĩka na njĩra njũru tondũ kũu nĩkuo wonaga ta maũndũ ma mĩtugo mĩũru maratuĩka ma kuonanĩrio kuo, gũkarehe, gũgathũkia mĩtugo ya andũ.